Ngĩrora mbica-inĩ ĩno wega, ndingĩhota kuona nĩ mũmera ũrĩkũ ũyũ, no ndarora mathangũ nĩ maronekka tarĩ mathangũ ma nyanya kana hoho, na nĩmaroneka mathangũ maya nĩ mambĩtie gũcenjia rangi, mũno mũno mathangũ macenjagia rangi ĩkoragwo ĩ kĩonania kĩa mũrimũ, na mũrimũ ũyũ wĩtagwo lust, na mũrimũ ũyũ nĩ ũgũmagĩra nyanya mũno, mboco, hoho, ona mĩmera ĩngĩ. mũrimũ ũyũ nĩ ũhotaga gũthondekwo na njĩra ya kũhuhĩria ndawa nĩgetha ũgakorwo ũgĩthira, na mathangũ maya magatiga gũcenjia rangi, na mũmera ũgakũra wĩna ũgima mwega na ũgaciara wega, nake mũrĩmi akona maciaro maingĩ na mega akahota kwendia, akahota gũkorwo na mbeca kana baida nyingĩ kumana na mĩmera ĩno. Mĩmera ĩno nĩ ĩteithĩtie mũno arĩmi gĩcigo-inĩ gĩakwa tondũ andũ arĩmi aingĩ, nĩ mahotete gwaka mũtũrĩre wao, na mbeca iria monaga kumana na ũrĩmi wa mĩmera ĩno, koguo no njuge nĩ ũndũ ũcenjetie mũno na mahinda na ũgakorwo wĩ kĩguni kĩnene kũrĩ andũ aingĩ arĩa marĩmaga gĩcigo-inĩ gĩakwa.

Mbica-inĩ ĩno ĩ haha nĩ ndĩrona mbagiti, na ndarora ngona mbagiti ĩno nĩ mbagiti ya mbembe kana mbegũ ya mbembe, na mbegũ ici cia mbembe nĩ ikoragwo ciĩ mbegũ cia bata mũno, tondũ nĩ ikoragwo itwarĩtwo kĩganda, igathondekwo na ndawa iria cikoragwo ciĩkĩrĩtwo, ũndũ citangĩhota gũthecwo nĩ tũnyamũ tũrĩa tũthecaga mbegũ ici cia mbembe. Niĩ nĩ nyendete mũthemba wa mbembe wa six twenty four, nĩ gũkorwo mbembe ĩyo nĩ ĩkaga wega mũno gĩcigo-inĩ gĩakwa, nĩ ĩciaraga mbembe nene na nyingĩ, na ningĩ nĩ yoyaga ihinda inini mũno gũkũra. Mbembe ĩno nĩ ĩhandagwo mũno nĩ arĩmi arĩa makoragwo gĩcigo-inĩ gĩakwa, nĩ tondũ nĩ ĩhotaga gwĩtiria riũa, tondũ gĩcigo-inĩ gĩakwa gũtikoragwo na mbura nene, rĩu mbembe ĩyo nĩ ĩhotaga gũkũra na mbura nini, na ĩkahota gũciara na arĩmi makahota gũkorwo na magetha maingĩ, makona mbembe cia kũrĩa, o hamwe na cia kwendia, na rĩrĩa mendia mbembe ici nĩ mahotaga kwona mbeca na makahota kũrũgamĩrĩra mabataro mao, ta kũrĩhĩra ciana bithi ona gũthiĩ na mbere na maũndũ mao ma mũtũrĩre.

Kĩrĩa gĩgũka meciria-inĩ makwa ndona ũndũ ũyũ, nĩ nguona ũyũ nĩ mũgũnda na ũrĩa ũroneka nĩ mũgũnda mũnene mũno, na ndarora mũgũnda-inĩ ũyũ nĩ ndĩrona nĩ ũhandĩtwo mĩmera ngũrani, wambere nĩ ndĩrona kwĩna mbembe, mbembe iria ciahandirwo na raini, na mbembe ici nĩ irathiĩ inenehete tondũ nĩ ironeka rĩu nĩ nenanene, na ndarora rungu rwa mbembe icio, nĩ ndĩrona nĩ kũhandĩtwo matunda, matunda maya metagwo water melon, na nĩ matunda makoragwo marĩ mathaka mũno. Mũrĩmi ũyũ ahandĩte ũũ nĩũndũ no akorwo atarĩ na mũgũnda mũnene, na nĩ arenda kũhanda indo nyingĩ, koguo nĩ oyaga kanya gaka agatukania mĩmera ĩrĩa yothe arenda kũhanda mũgũnda-inĩ ũmwe, na tondũ mĩmera ĩno nĩ ĩhotaga gũkũranĩra hamwe, tondũ mũmera ũyũ wa itunda ndũraihaga na igũrũ, koguo ndũngĩgirĩrĩria mbembe gũkũra wega, mũrĩmi nĩ ahotaga kũhanda mĩmera ngũrani mũgũnda-inĩ ũyũ. Ũyũ nĩ ũndũ wa bata mũno tondũ mũrĩmi haha nĩ aroneka nĩ akũgetha mbembe na matunda o hĩndĩ ĩmwe. Matunda maya nĩ maingĩ mũno, koguo no nginya arĩendia na ahote kwĩyonera mbeca ciake. Mbembe icio nacio ndangĩhota kũrĩa ciĩ ciothe, nĩ agũkorwo na cia kũrĩa na na nĩ agũkorwo na cia kwendia. Koguo ũyũ nĩ ũndũ ingĩgathĩrĩria mũno arĩmi aingĩ mathiĩ na mbere na kũwĩka.